En ireyu ko ketiton Koba maberiat Nebo chumbek ako maberiat niton ibute Akiyam iyome kobato balaliot AK tenderek Chemiten yoton orit akilugui ako imuche iyam akinyei, akiye sutek chik akingutute koyelekiamdoi maberek chuton

En irou kit netesetai kwoldoishe bik irou ko ndonyo tesetai yoe bik mungaret en indonyo, ikere oldo bik nyanyik, isake, kitunguuk, lokoek keyoen mungaret. Inyone iolishe kekonin tukuk chekeal ikoitoi rabishek kekonin nyanyik anan ikoite rabishek kekonin kitunguuk, ikoite rabishek kekonin isake ko tukuk cheyoose en yuton. Iniker ko kapanga inee komostab omitwokik iroyuu ndemoi ikere inguni mii komosto age inikere taban yon nii ko tukoshek kokeny kiolda mii kasishek chekechoben omitwokik chuton, so ko yuton yekeyoen mungaret tuukul tukoshek ikere mii tankishek yuno ko mara ko korik chekimenye chemii yoton iwee komosin Koraa ko tukoshek ikere tankishek cheyechen chekioldo mii tukoshek yoton . Ko olekiyoe mungaret ako ikere kobun barbara kwenet en yondon so ko yuton yekeyoen mungaret tii kiolishe ak kioldoishe.

?netai ko saishek ab langatkosaishek chetwae bik en Baishonik saishek choton komangu chitugul akoyome Kwa gaa konoton neyae kochanga bik en olekilanyen karishek Nebo aeng kit neyae tuguk chuton kikotutikinitun karishek akochanga bik koyae bik kochanga kokany karishek.

Ingutoiyo bik Chan kibau wubkotuiyos koraritis en baibaiyet nekayaibkotuyo amun kin otuiyosi kokenyishek chechang komeyani Kole kotuiye notuiye ak chichiton kokonu emostonmeonneon mising ogere gei akoraritos akikwange agilelen kakituiye Iman raini mara kameyani Kole otuiyosi lakini kotuye lakini kit neyae kobmugulendo nekabaibait koyae irori kotiyengei ak baibaiyet nemiten mugulendo ngun so konaton neyain sinotuiye akchito keraritos

En ireyu agere govana Nebo Kajiado olelengu Nebo aeng en chon katonosi kokalach sut chetuiyen ak shatit nelel gavana ini kokikaik minista neba kalyet en emoni nenyinet akoyae kasit akokararan kasit en Kajiado inendet netononjin Kajiado county akomasaindet inendet jokikoyai kasit nemie en olinywanbakokitekisi Chichi en olinywan.

Baishoni ba nego anan ngechirek kokararan kot mising baishoni komuch kokonin rabishek onialde ngechirek chuton bisiche rabinik chechang kialdo koik bendo iyaldejlchini bik cheyenyeakwalda ichek koik bendo Nebo aeng iyaldae ngororek chuton ak butek chwak kechopen baketishek cha nyauyen kidogo kotareti bik chuton akenyoanbakebiman kokonin rabinik chechang mising ak isomeshanen lagok akiyai baishoniguk tugul chebo agetugul en olimbo gaa akomatindoi kasit neon kibutyinbkityo amitwagik imuche ibakate kobendat icheken en osnet akongowekse kokakobiyo akinyoru kobkabur en kibagenge bendate pamoja menyoru korwaate akotindoi kamanutiet neon akokonu rabishek chechang.

Koroi kakibor en iroyu ko avocado, avocado ini ko amitwagik cheanyin kot mising kikanye yangarur en ketit kogong kebut ageib konyo ko akekonor en olekararan en oletilil akebakakta betushek somok akoi angwan kokarur yekarur komuche kiamda imuche iyam Buch kimuche iyam akiteshi chumbik imuche iyamde muchelek imuche itil akiyamde akiteshi ingwek akingolngol akiyamde kwanyin akotindoi mwaita neanyin mising angetil orit inyoru nemakonyalil orit inyoru alak komakolel Kole ako anyin mising akokonin ingubut akomaindoi mwaita neon netot kwafecten borta ng'ung.

ya mabaibaienji jito baishet (service)nekakigoi konetai koyache inainkole amunee simabaibaienji ,Nebo aeng ko yikainai Kole amunee koinyee anan koinendet nemeyai baishet komie kot ko inendet keelesanchibkelenchi kibkoyache keyae kouni Nebo aeng kot ko Chito nekayai makosa kemwachin akerekebishan yoton amun mayache kengalalchi Chito koyait (so) Kenai makosa noton kakitakingeibketaret gei en yoton akerekebishan en tai yin simabitu makosa neuniton agengalanchi kastomayat komie ak kekachi huduma komie nekararan nekanyalu konyor ak ingwendi Chito kobaibaibkokakeudumianji komie koburen emet komie akomashida agetugul.

Tuguk cheimilebik en ireyu igere ko keemeut akoyome Chichi kobit agerchek tuguk chikimin Nebo aeng kokakimin bandek akemin marakwek en ta en bandek chuton ako manyalu kongol marakwek ak bandek en olda agenge agere kokichik bandek main konyo ole nyalunot komin kochill konyit oldo agenge mabangan komie akoigere Chichi kokatiech ngweny kogeny ako mi tuguk chekakilumjinot olon went terto taritikomami tuguk cheyoe taritik choton milebik.

Anger ireyu agere baishet nekararan mising agere nyanyik chekororon chekorurio komie ak chebo ndonyo amun igere en gamasin komiten ingoroik chekakinde beit ko konu mungaret aknireyu kokonu mungaret neon akoniyai isiche rabinik akiyaen baishoni guk chebo kotugul akoigere kokaibiman nyanyik angwan, nyanyik mut ,kosiling tibtem ak nyanyik angwan kokakipcheiab chei so komungaret nekararan.

En ireyu ikere machanik chemii ireyu en machanichu mii chemi bokisit ak komii chemii kartasit nekoi achome chumii bokisit nekiten amun kiretit nebo barak kabisa, aniyee machanichu kwanyiny mising amun kiretinyin komii barak, ikose ineei ining'et subui ak iyee chaik ikose kanam lain borto ak iboiboenchi kabisa, so achome chuu kakibaken chuu mii bokisit amun kiretinyin kobo barak, ko chuuu ikoo komoe komii ngweny kiretinyin kidogo, so oboiboenchini kot machani chuton.

En ireyu ikeree ketik chekokilul ak ko makararan ing'ilul ketik kiit nenyolu keyai ko yoon ko kilul ketik konyolu min oot ketik oeng lakini en ireyu ikere ilee ko kilul ketik tukul chekomii ireyu koyoe emet kobetsi robtaa amun kketik kokonu robta so konyolu kemin ketkab timin choon kororon chekonu robta ak kemin ak kotoret emet kokon kabuset nekararan ak koyai emet konyo burkeyet nekararan mising sokonyolu sikemine ketik.

Boishoni ikere ko kararan mising ichechu ikere kakibangan en kinuok ko bandek, so bandechu ko kokibbute en imbar amun ikere imbar kokebut bandek ko ngebut konyolu konyon kemaa komnye kolil asista komnye karibu betushek angwan en asista nekararan, komiin moisture netoreti koistokee en bandechuton because ngot ko makimaa konyon kokonu mionwokik anan ko konuu sumu nekibore aflattoxin en bandechuton yoon makima komie ko nundos ak kokoo sumu ichoton ko iniam bandek chetindo sumu inoton kokonu koimutik en bortangung, so kararan ingemaa onyolu kemaa en etilil ak inyn kinde kinuok ak kerat kinuo choton ak keib kinde sitoo nekararan anan keib koba siriol bakekonor en elekaran mising, kotoreti boishoni kakiyai sikokoronekitun bandek.

En koroi miten ireyu okere mashinit nechobe wire mesh, wire mesh inii kotoreti boishetab kaa en atkai tukul, imuche iboishen ingoten compound nengung kokararanit inyoru ofishek kakingoten koribe asimochut tiong'ik anan oot simochut tiong'ik anan ko biik chon kochutu chon machamndaat kochut , so king'ote compound komie moshini nii wire mesh nechobe moshini nii kokonu bandab taii, koraa imuche iteren comound nengug sikoter ing'okenik simochut compound nengung, so mashinini kikere en yuu ko konuu bandab taii nekararan amun kichoben ak inyokialda ak kokoo rabishek kora, ko yekoko rabishek keyaen tukuk alak chemuche kotoretin en atkai tukul en boishengung, so kaacham mashinini amun konu tukuk chekororon en bandab taai nebo emet.

En ireyu koigere teta nekakibir bichait nekararan mising tenyi kokonu cheko ako cheko kokonu afya nekararan tenyi kogeny komuche keyalda akokon rabinik imuche keyenye akokon bendo akiam akokon afya nekararan en ireyu koraa koigere Sabathia Sacco county cooperative society ko society imuche kotaretin isome rabinik igoin temik rabinik konget temik kebaishen rabinik chotet kolubanen rabinik ab sugul anan koyaen Baishonik chwak chebo gaa ako cooperative society kogain temik rabinik Kou loan akotaret kora kokamwa Kole kitonondisi en agenge akotaretech kesich kamanut kobtemik bichoton.

Neta koinanamen chapati, chapati inibkokechop kinamen iyale bushek irongibkarait anan ko kit agetugul Nebo aeng ichengi chumbik akinde akinde sugaruk tuten ak bek chekakibo irongi bek choton akikandan polepole akingolngol akingolngol akingolngol akikandan kabisa kotar ko ok soft kidogo akitilatil ichobe chekaba round olemaktai koyeikaichopi milde akicheng brambenit akilalal mat akinde brambenit ayekarur brambenit imilde chapati inikan Kwa round akinam ibel Bel akindoi mwaita polepole akiweleli kotar korur kochabak ak Nebo aeng komarakwek keyoe mara ko chetwanen anan ko chikiyamio Ake boilen en bek akibakakte kotar ko rurio olamba saishek aeng ak yikarurio inde mwaita ak kitunguik ak nyanyat akikarangan akochob akinde subu chemache imuche iteshi reiko kotimach ak tuguk alak chemache akumuch iteshi Dania ak tuguk chantugul

En ireyu igere kakichop ingokiet nekararan nekakiboilen kakichop komie kabisa akedipfraen aketeshi salat kidogo sikwanyinyit koyanimae iyam inoni imuche iyamde kimyet anan imuche iyamde chips akiteshi salts kidogo akiyamde akokonin ibiye komie.

Koroi igere en yu ko mokopchat. Mokopchandani nge konor komye komuchi kokaa ge missing, kotar angot kenyit agenge komayait. Kiit ne mache kityo ko ikonor eng,' ole kararan, ole chute korsito komye ako matinde ng'wany. Kiraiseni parakchat kidogo ,imucui kepir tuguuk che u pakoinik anan ko wiremesh aketepee si kosich koristo ne yamat kotareti kokonu komatwa, komawechok eng' kenyishek chon kaamwa tugul.

Koroi agere en ireyu ko muchelek Chu kobitunat en korenyon akobitunen tugoshek Koen tugoshek kobitu komuche iwe iyal kokaibiman ko kiloit anan koib Komi kinuet Kou elemi nguni akbkoroi kotaretech mchelek chuton kotaretech Kiam sikobit kebiansen akokonech afya nekararan sobitunatin akotaretech Kiam ak kebiye.

En ireyu igere Kole korobon robta neon nikobata koristo kokimii bandek imbaraniton chikian kosengeng akbkotonoso komie kokingorobon konyo akobit maranet kobuch ngungunyek ako koristo akolul bandek akongolul bandek kounon kokonu asenet neon mising amunbandek chon komuch konunio en ngweny akoigere kwankikesen bandek akobar minutik chekonekit kochobok Kiam akoyekachobok kokonu rubet mising (so) koristo nekobit en ireyu komakararan mising akokon asenet neon.

En ireyu agere tuguk chemile bik en Chichi miten ireyu Chichi mi Yu kokamakobanganat koyai kasit neyae nguni amun Malachi kambut kit netai kalach chunit akokalach tishat Chichi ko kamakonyalu komiten imbar iroyu koyai kasit niyoe koyache kolach tuguk chetareti en imbar koyache kolach abronit akolach kartasit Alan ko elmetit akolach tuguk chetareti en kasit neyoe Nebo mbar

En ireyu agere pilipilik akochame pilipilik kot mising because anande amitwagik chanayame Konan aminywanik Cheshire kot mising anyinyitun amitwagik akokonu kokonon ayamis komie akotareti en borta digestion kokararanit akotareti komie ako pilipiliat ndoni kokonin simete kiloishek chechang yankwakochanga ako achome bilibiliot.

bik ab Kokwenyun en ngalek ab tuga anan ko gi age tareti sikobit kwam akonyo kokon cheko koron kotareti yekaialde cheko kokonin rabishek so tareti mising ki Neu nego, artok akbtuguk alakkot mising sikobiyo.

Anager baishoni abwati tuguk aeng netaa ko amitwagik Chemiten ireyu amitwagik Chemiten Yu ko sukuma akosukuma chuton niyalde kokonin rabishek ak yekakonin rabishek imuchi itaretenbgei ak nebo aeng agere imbaret nikakirib komie kakiter akende suswek Barak sikotaret simaba bek Barak ngolil asista komabendik bek Barak akomabite iroyu mabite (because)Kaketer Barak simabit akotareti baishoni agere tuguk chechang en yu

Koroi agere en ireyu ko sekemiat, sekemiat ndani kokawa kochengat amitwagik sekemiat niton ko nekiyoktate kocheng amitwagik ako tuguk Chu igere kanyit en ireyu ko amitwagik chebakechoben kumik tuguk chuikere kokaik talelion ko kandechigei sikowakwam akotiakta akecheben kumik koyikabit kumik kokumik choton kotareti kogeny kokon kumik cheanyin akeyalda akokon rabishek

Baishoni igere en Yu Koba kamanut mising amun baishoni komamache robta nekaroban baishoni kiyae en Yu ko mi baibushek chebunu orit chekain amitwagik bek Nebo aeng ko baibushek chuton kakichop ko kakinde ngungunyek akotindoi mbolea ako mbolea choton kotareti minutik chekakimin en Yu kobwa komie akorurio en haraka(so) ako ngamun maibe nabas neon igere kakimin alakben ngweny kemin alak en kwenet kemin alak en Barak (So)imuchi ibaishen imbaret nekiten lakini kaisich amitamwagik chechang en baishet nemi Yu (so)tareti kot mising amun malasima itinye mbaret neon mbaret netinye Kwame ko kit Neu andandan Kali kokararan akokonunrabinik chechang ngamun kebaishen imbaret nekiten en baishet neon mising .

En korenyun kokiwalak baishet ab tuga kotkoig tuga chemi Barak en nekonu rabinik chechang en kanamet konkikinyoru tuga chetindo quality nekararan kituga chon MBA resob inei chamatindoi Beit nekararan lakini kingoet kibare AI Che kake imtuven kotareti angoiye teta kokayi kotindo kamanut neo ako (value)nanyin komiten Barak kot mising kosir en yugan koniger ichechu igeg kotinye value mising

En ireyu agere bik Chemiten Kou kiruten tugaen iruyu agere ps Nebo agriculture kotareti en baishet noton akoniger en ireyu ko kakiyum tuga tugul akamangu Kole imuche Koba kokwet Fulani chekakiyumnchi olda agenge sikobit kerut temiiger komiten miando nekokait en kasaraton (so) kotareti keruten tuga simanam miando akobar kiagik chemi en kanasat noton so igere Kole kakichobmunandet sikobit ketaret kerut tuga ako baishet niton kotareti mising korib Yuga simanam mianwagik akosibtabkoba kokwatinwek alak chekotomo koit.

En ireu akeree chapatiak akakichiket sikiam chapati ak marakwek Komi konyil aeng imuche issue chapati akisorogu marakwekakiyame mutyo mutyo Nebo aeng imuche imurmur chapati inoton itilatil imurmurkobit chemengechen akinde marakwek akingol akiywa kwanyin mising tuguk chuton.

Baishet nemiyu ko ba mungaret Nebo rabishek mungaret nemi Yu konebi mogobekbaishoni ak kitunguik Ose Koba mogobek ko baishet nekararan mising achome amun mogobek komau kenyor en gaa Nebo aeng komaui kerib en imbar so yaniyoe mungarani imuchi iwe kokwatinwek agebiman akomalazima kial agenge kibimani en kikoit akiyokte Koba taonishiek cheyechen akebakialda (so)achome baishoni ako manyikisen ngepiman

Tuguk chemile bik en ireyu koigere kokoketem imbaret komie akokoketil bek kochut imbar akoigere kokoyam inei kemin ak nebo aeng kokonyi bek imbaranikotomo kemin gii akonyalu kokokemin tuguk amun kokonyi bek imbaraniton imuche koron yekimin kowechowechok amitwagik chekakimin so nyalu kokokemin tuguk en ireyu

Baishoni igere en ireyu ko baishoniton ko Baishonik ab ingogenik kobaishoni kokonu kamanut mising amun onibai ingokiet kokonin rabinik chechang igere ingunon ingokiet nangaginamkomuche kokonin rabinik cheite elibushiek aeng ako nibai ingokenik chechang isiche rabinik chechang akotaretin kokonin rabishek siyai baishengun tugul en Kokwenyun.

Yanimae iyai baishoni komaui iwendii tuget ab agrovet akiweiyal imbekuk ab cocumber akinyon inde betit ak yikakobwa en betit imuche ikany arwet ak betushek sosom akoi artam isibu en betit akinyon imin ayikaiminbkorotwek chuton koarawek somok kokakinam korurio imuche icheru anan ibut akinde kinuet akinde Koba supermarket akeba kebimanun agekonin rabishek (so) baishoni komau imuche iwe iyal imbeguk chekikoik Che ready kemin iwe iyale akinyon imin akikany korurio tuguk chuton akomaui kasit niton.

En ireyu inyoru Kole kakichop fish pond, fish pond ko yelekibaen samakinik en ireyu igere Chito nekibai samakinik akoyome kobai samakinik choton akoyome agebaen amitwagik cheu bushek chuigere Lakin segemik ako samakinik Chemiten ireyu kere Kole koechekitun kot mising sikeboe komie kotar kochobok igere tuguk chukatelelen koamitwagik chotonaroru cheyame samakinik so ki en kinuok akobutin samakinik chuton.

Koroi igere en ireyu ko kararan kot mising tareti chemungaraindet konde tuguk chikbcheyaldo agere en ireyu kokakingob nyanyik ,kakinde maembe yoton kakinde logoek ,kakinde pilipili hoho mi pawpaw ak indisinik ak koraa kakindee cabbage ako en olon tugul komie kamastabbkit agetugul ko kii Ibe Kwa yelekibelsen akobaishen chumainik ak wayamesh kewakebelun komie ageterekta akimwa kityo olemache kechopto kotiyengei tuguk chiyoldoi so ki kechop komaui en gaa kebelen kebaishen stimet ak welding machine kebelun Chito nekikwa sukul ak course nekararan akebelun komie.

Koroi ko yelekikonoren bandek kechob koroi en gaa komawui iwendii iyale kinuet nekindoi akinyon ingol bandek guk akinde kerchek akingolgol komie kokagei ma akeib akenyo gekonor komie

En koroi ko maberiat maberiat nemii Yu ko imported nekikiibu en bitanin kit neachome en koroi kiame logoiyat ndenyin logoiyat ndanyin kwanyin mising kiame kiune akiam imuche iligui kobata tenderek chik anan kobata balaliot Nebo Barak kenyee agelugui kit age en ireyu ko sagek chik sagek chik ko kerchek cheimuche kotaret bik en kanyaiset

Kegonor koroi, ako kit neagere en ireyu ko bandek kobandek Chu kegonor kokindi kinuet ak kekonor kotomo inde kinuet koyache kema kosai komie en asista nelale komie akende kerchek akende kinuet akeba kende ko anan ko chako kendo bakoinik ngweny anan ko ketik manyalu kotin ngweny nyalu kereisen kidigo agetebsibketik sikotaret amachut miando nekebare flowtoxin

Kit nemilon en ireyu koagere ko cabbage nekamong en ireyu kotilil kot mising ikwangebkolenkokimindo ano ingwat ndoni kotakotililit komamii kit agetugul nekamurit en ingwat ndani unikakibir bicha nekakichob akechorani kityo.

En ireyu okere president Nebo Kenya, kondointet nebo emenyon nebo Kenya nekindoishe nebo angwan kondou emoninyon kibore Uhuru Kenyatta, Uhuru Kenyatta inii ko tindo komonut neoo mising amun inendet nendochin emet, kondochin emet ko konu, inendet kokeny kokonu yenyolu kebendita en emet konuu kaliet, inendet netononchin yewendito kaliet en emet, kiit akee sikotonon uchumi en emet ko inendet nenyolu kokonu yenyolu kwendito emet ak ko inendet kochobe ministaek ak kochob kiit aketukul ak kotononchi emet komie.

En ireyu agere president Nebo Kenya William kipchirchir samoe Ruto inendet kotinye kamanut amun inendet nendojin nemet ab Kenya sikomi inendet kokonubkalyet en emet akokonu direction akomwabkit koyache kesibbkoukit nenyalu amun inendet nendochin me nyon ako kamanut inyin konoton konu direction Nebo emet

Yekinento Chito yelekiyoitoi baishoni Neta korou konyanyik netai kikochi Chito olekichoptoi green house olekichoptoi AK yekimindo tuguk en green house so inginon si mwa rabinik ole kichenge silin Nebo aeng ko nyanyik achon chekororon cheimuche korut komie en greenhouse kit age ko me chemakatin ko bek koyache komii baibushek chendoo bek green house koyache ibarchib AK kerchek chekibiten tuguk chuton AK tuguk chekibaishen kechobe green house initon kora koyache imwai tuguk chantugul sikobit konai Chito Kole kit age koyangarurio nyanyek anan kotuk chekemin en green house kebute en kasarta netian koyache imwai tuguk chan tugul

En ireyu anan nager ireyu abwati chapati en ireyu kokabar nganuk chekakimin chenekit korurio ak nganuk Chu kokoyamia komakolo kemuche kebut ak yekakebut kengae kecheru makandek akende industry kochabak tatun koik nganok akbyekakoik nganok kebakeni akende kiyalda en tugoshek agebaken en tuguk chemakatin en kilot agenge, kikoit aeng (so) ak tuguk chan tugul (so) ko ngunon anager ki abwati chapati.

En ireyu koagere komarakwek marakwek Chu kokinam miando akomianin koyache kebit ak kerchek sikotaret korut komie kot komakibit kokonu asenet neon en minutik chekakimin en Yu akomakararan miani akomuche kotar Sabet ab marakwek Chu akoyot komakinyor kokon marakwek chekororon

Ichechu koagere komarakwek chekakimin kobalain komie ngunon en Kokwenyun yekimindo marakwek chuton kebale keringonik agebal mutaroishek agendeot marakwek kerongi kosib lainit noton Nebo aeng koimuche kebal keringonik agende kila keringet kendoi marakwek aeng, aeng, aengu akende mbolea agetub ako yekabata arawek somoku kokarurio marakwek akemuche ketut anan komakitut komuche Kiam kotakongarngar ko yelekichootoi en koraninyon kogeny kemuche yikatar wikishek aeng anan ko somok koyache kebit agerchek chetareti kosimanam miando Nebo aeng komiten kerchek chekakosich tabtok kebute sikotaret akogai kimnatet en ireyu to ako kit age koraa sikotaret komiten kerchek chetareti en koristo simatar koristo yangaitit koyelekichoptoi baishoni en kokwenyon

En ireyu agere KO sibitali alan ko laboratory ,ak laboratory ini koyelekitestenen tuguknkenai Kole ne anan komianwagik chemii kit nekitestenenbkoagere en ireyu komiten Chito nebarchin bik alak kit nekamong en kit nekakibimani en sait noton agere microscope nimetin taban yon nekigeren kit yoton nekibimani (so)ibarchin bik olekibimonoitoi yaunibkokabit results Fulani (so) kebarchin bik kit neendeleani neigere kobkabur bik en ireyun Koger inei akokase kit nekimwae ako igere tuguk Chu miten Barak chekakinde selfishek kochetareti kebimanen tuguk chekakibimani choton tuguk chekabare en yoton.

emergency walutiet kotakitariek chekikichoo koik tayari yangabit kit agetugul nekamagemangu Kole yaakse komuch kotaret takitariek choton kitakee koimuche kotindo garitnetakibiru simoit koimuche koit yoton akobakomit mugonjwa nekamii yoton akolabatunen konyo sibitali emergency walutietkoraa kobik chebure kolanye kit agetugul nekayaak nekamagemangu ko Ajali, Ajali Nebo mat ,Ajali Nebo karishek kokakobit Chito sibitali ketareti sait noton amun mitayari ak kerchek ak tuguk tugul chenyalunot kotaret en yoton en walutiet noton Nebo emergency Komi Kou sibitalit ab Kericho referral hospital komiten walutiet kongeit yoton kemuche ketaretin sai noton akokararan mising walutiet noton Nebo emergency.

En ireyu igere Kole kakisir munispality of maralal koserikalishek chukibo kasarta kotomo koit katiba nelel Nebo Kenya nekiitu en kenyniahek twendi ten kokitakekuren munispality kokingoit serikalit ab county konam konam kochengenbngalek ab munispality koik county government ko anaker yuton abwati kenyit ab elibushiek tibtem ak Taman kotomo kekon katiba neubya Nebo emeniyon Nebo kenya.

Sekewal baishoni en kasarta en koraninyonet koyikakemin kotar arawek somok yikabek arawek somok kemine tuguk alak sikobit komait Mian sikoisto miando nikimiten yoton agemin tugug alak chenamegei chemamii gurubit agenge ak pilipili hoho chuton so kotareti miando kobreken simanyo mianiton aknyekimin tuguk alak konyonen akoteshi tuguk alak Kou marakwek kiteshin nutrients ngungunyek chebo yuton

Baishoni agere en ireyu Koba kamanut en kokwet nyon amunee, amun konu minutik chetareti bik sikosich rabinik en kokwet yikasich bik rabishek kotareti en Baishonik chechang Nebo aeng tuguk anan ko chaik cheigere en ireyu kokonu kechopen machanik yekakechop machanik kokain okot emet Nebo Kenya rabinik akowek konyo kokwet konyo ketareten bik kechopen barabaret ,kekon bek ak tuguk chechang cheimuche kotaret kokwet so baishoniton ko kararan mising amun kibire chaik akokon rabishek bik chebute kokenye koimuch kekoi rabishek Chito neanyin imbaret komuche kobut akoib Koba Banda kwalda agegai rabishek akokonunkobendat rabishek en kokwet.

Anker baishoni en en Yu kobwatwon ki nami sukul agane anan kobwatwon lakwenyun nemi sukul en ireyu igere Kole kabar class mi blackboard yon akomi bodit nebaru tuguk chetot konai lakwet Ker kokabarchi mat kotareti lakwet konai tuguk chechang so ibwatwon kinawe sukul nemi lakwenyun agere tuguk chekakindeyot olon chetareti lakwet sikosoman inendet malazima kial kitabut tareti lakwet anan ibwatwon kinawe sukul agere tuguk chuton en sugul

En ireyu okere mbekukab Kenya seed company chekakipaken komie chebo kiloishek cham ko kiloishek oeng, en ireyu ko kararan kambunitab Kenya seed amun konu minutik chekororon, mbekuk chekororon chetoreti temik konyor rurutik chechang, kombunishek alak imuche komii kombunishek chemokoron chemonde kerichek mbekukwak, nochomen yuton kokonu mbekuk chekororon chekike sastisfaen kabisaa ak ko ngial kotoreti temiik konyor tukuk chekororon.

Anger baishoni abwati Alen Chito nekayai kasit neuni konyoru rabishek chechang amun Kamin bandek akomin watermelon lainit noton anan en imbar noton akotari chichiton amun imuche kobut bandek ak yebata kobut bandek komuche koraa konyo kobut watermelon ako kanyor rabishek konyil aeng chebo bandek ak chebo watermelon akinyoru rabishek chechang

En ireyu agere nganuk ko en gamasi nyon anan en kokwet nyon kokechobe imbaret ageteme inbaret kokararanit mising kiteme netai ak keketui Nebo aeng akoi Nebo somok kotai kochobok ngu'ngu'nyek kokararanikitun Komi tingetvnenyon kochaben lainishek akomine akondoo mbolea ak mbekuk ab nganuk chuton ko yikakende kebakach kotatun korurio akyekakoturio agebit korong ak yegagebit ak kerchek kegany tatun korurio ak yerurio konyonen terekta nekebare combine harvester akonyobko harvesten akobakeni akemaa ak yekakemaa kokachabok nganuk ageib Koba factori kengaa

En ireyu agere bandek korurio akoyamia en Neta ko kikimin ak yekakemin ko mbeguk chekakinde kerchek kemin agebale karinget angemin agende agerib akomiten chebo arawek angwan bagoik bandek koik mesisiek akoik bandek ak yekayamio kebut agetor ak yekaketil kemae akokaranikitunbkoik bandek chekachobok kotar yekakemaa kepaken agende kinuok agegonor en olekararan anan kenga koik bushek akekwany koik kimiet

Jiko Koa ko keboishen ko kararan mising, jiko Koa koseveni rabishek amun imuche inde makaa tuten, imuche oot inde makaa somok ak iboishen jiko koa nengung ko koribun rabishek, nebo oeng mii jiko Koa nekeboishen kwenik, imuche inde kwenik akeng'e maa anan ko oeng ak ichob amitwokik komatarenin tukuk ak ko seveni nabas because ribee maat simanamda kikichob en tekinolojia neribe maat simanamda, so maat nekalal en oriit kowekse ak kochob amitwokikuk koruryo en araka ak koribun rabishekuk ak ko makali jiko Koa initon.

En iroyu agere cassava nekokorur cassava in kemuche kechob imbaret agelumchi ngweny yekakelumji ngweny ibakakte tungorur inendet imuche kotar kenyit ak arawek lo anan ko kenyit agenge korurio akoyekarurio ketutu akema komie akiwe akingaa akoingwte bushek anan kobandek akotaret kechoben rongorik anan kekwanyen kwanyin kotareti kiiton komakiame akomakiame komakimaa Kotor koyam sonkorahisi baishenyin akoirutini ngweny akibakakte tatun korurinegen

En ireyu inoker kou non obwote kasarta non kokebut bandek chekoyomnyo ko kotililit imbaret ak ko momi bandek ko kebochok, oo yoon kokeib koba choko kongetu imbaret neoo mising kochang amitwokikab tukaa, keketu tukaa ak inyon keriben en yoton anan kebakakta, kwakete tukaa kotaa kobiyo, ko yekobiyo tukaa ko kokonu amitwokik cheuu cheko, ibwotwon kolee kan kobwa tukaa ireyu ko kokirib suswek chemi kaa sikobityo olan tukul kwome bandechukan chekokebut ak ko biyongdos ak ko en ireyu bandek chekoyomnyo kotoreti teta sikoyee beek chechang ak isich chekoocechang amun kaee teta, so boi shoni ko kaaran mising ibwotwon kasarta nekibute bandek.

En ireyu okere tukuk chechang chebo komonut netaa okere ndeng'uk, ndeng'uk kotindo komonut en sobetab chito amun ngiyo ak Kiam kokonu afya nekararan, nebo oeng okere marakwek, nebo somok kora okere marakwek chelelach ak okere okumba kokeny ak okere nyanyik che fresh chetoreti bortab chito anan kechob amitwokik, so tukuchu okere en yuu ko tukuk chebo komonut en sobetab chito ngechob kokonu afya nekararan en chito.

En ireyu agere store nekirisibenen kitunguik anan kitungu saumu en ireyu komuche kwal Chito kitunguik akobaishen en koanyin anan ko chebiasharaek anan ko kibiasharaek kobakwalda akichek royu ko store nekiibu en imbar akinyo kende ireyu akebcheita Koba kamaswek chechang so kimuche kebiman komiten kinuet anan kebiman ko kikoit kikoit agekoito kobaishen neendeleani en yuton ko ndonyo yekibcheitoyen kitunguik Chuton sikonyor bik chebo komoswek chechang anan kochebo kamaswek cheterter

Baishoni Ni miyu kobwatwon minutik ab cassava oniker ngemin komie tuguk Chu kokonin minutik chebaraen en ireyu inginon igere Chichi kokasich minutik chechang amun kikamin komie so ibwatwon kasarta nekikawe Ager minutik chekikakimin kokarurio mising kokain Chito kowakwalda en ndonyo anan kogai Chito en wholesale price sokowakwalda akinee akokonu rabishek chekonu minutik ab cassava

En ireyu okere mananas chekokimin ak ko mananas chekokimin en yuu ko minutik chebo cekiyoen biashara neoo ngamun ikere kokimin mananas che ko kibangan komie ak ko yechen imbaronok chekakimin en yuu, iniker ireyu ko kikimin sikimuche keib koba factory anan ko chito nekimin kotindo factory nenyin anan factory netoreti kechoben juice chemuche bakialda, so kiit nekiyoe en yuu keyoe value edition sikotret kokon rabinik chechang mising, so ko mananas ichu kobo large scale farming che kikichob sikobit kotoret ak ko ikere mii oratinwek chemuche kebun neiboru kolee minutichu ko kikimin chechang mising chemuche kotoret yoon kokibut ak kindee sikoik roisi yeeibto akoi yenyolu keib anan kobaa factory nebokechoben.

En ireyu akere mesisiot nekakiboilen yekichoptoibiroyu kewendi imbar akiwe ibut mesishek netomo kogong mising nekikoyam Koi mesisiot inei akiib akilanchi mat korong aginde bek ma kotiyengei ak bandek cheboileni ak yikainde ma ikanybkotar Korur igere Kole Karur bandiat nenyalu keyam akilale mat komie ak yekarur kokakochobok akokakoik ready Kiam ako anyin mising akiamdo chumbik yangarur.

En ireu ko beach elikimunyen yangagebir bek akomi hotelit baishoni tatinye rabinik amuche ayai baishet neuni angandan mache rabishek chechang mising akomache nafasi chemache inyoru en olemiten barit oleon keyai en olimbo Mombasa en olemi barit neon Mombasa ak Kisumu olemiten barit neon ireyu kokararan mising yangaibir bek koimuche inyon akimuny en ireyu ako bik chebwanen ireyu ko chumbek cheimuche koibbtabinik chechang chetareti koinyee ak kotaret emet kokon rabishek amun rabishek chebwanen korabishek chebo dollars anan ko euros kotareti emet en exchange Nebo rabinik choton akobaishen notonnamuche ayai yamiten rabinik

Boishoni mii yuu ko boishetab ngurwet, ngurwet ko boishet nekararan kot mising, achome boishoni nebo ngurwet, ngurwechu ko akeng'e ko iyee kotieng'e kinaik chetienge, kot kotindo kinaik taman koiye tama, kot kotindo taman ak muut koiye taman ak muut, so imuche itinye ngurwek oeng lakini yekokoi imuche isich cheite sosom amun koii chechang, kiit akee amitwokikwak ko makali mising, ak ko yoon koechekitun imuche ialde en beit nekararan ak ko konin rabishek chechang, so ochome boishoni bo ngurwet amun maoo ribsenyin ak ko konin rabishek chechang mising chemuche itoreteng'e.

En yanichobe amitwagik en kongung kokararan mising akoyanibaishen kasit amun matindoi iyet akoyanibaishen kasit komuche ichop amitwagik guk en haraka akotaretin simamurit oloton kakwautik cheyache isub sikokararanit koyache ichenchen tuguk choton ak matibaishen kwenik ako kwenik kokali akoyache ichengketit akibet kwenik sikokararanit baishet ab chiket kobaishen kasit kotaretin mising.

En ireyu agere bobek akochechu ko tuguk chekororon kabisa akbyekichoptoi bobek ko tile komengekitun ana kosamisit nemache akbyegaichop kounon inde mwaita ma akinde kitunguik akinde nyanyik akikany kotar korurio tuguk choton ak yegagirurio koiu bobek komie akirangi ma ayekairangi ma ikorgiren komie akinde chembik akikany kotar korurio akumuch ikany dakikosek Taman anan kotaman ak mut kokakorurio bobek koyakarurio isutu akisaven kotakobelebik akotuguk Chu keyamdae kimyet kwanyinyit ako amitwagik chekororon mising.

En ireyu agere marakwek ak bandek chekakiyo ako yekiamdoi ichochu koyangagekarangan kokakekuren githeri agengol bandek ak marakwek koyekiamdoi keyame kobelebik akiamda akomuch inde avocado akiyamen kichiket akotuguk cheanyin mising sikotareti yangeyai kasit neon imuchi iyam githeri kotaretin akiyame polepole kotar ibiye.